Hĩndĩria ũkuona mũndũ toyũ akĩruta wĩra ũyũ wa thitima rĩ, ũmenye wega atĩ ũyũ nĩ mũndũ ũthomete, ũgagĩtarĩrio ũrĩa thitima ithondekagwo, na maũndũ marĩa mabaranagĩa nĩgetha thitima ikĩagĩre, narĩu rĩrĩa ekũhamba gĩkĩngĩ-inĩ tagĩkĩ rĩ, nonginyagĩa ekĩre ĩratũ iria mekĩraga cia kũhamba gĩkĩngĩ, na harĩ mwĩcibi meyohaga, ĩ nĩguo mũndũ ũcio ahote gũkorwo akĩhamba na njra njega, nĩgetha agĩkinye harĩa arenda, nahingũranie nĩgetha one harĩa thĩna ũrĩ wa thitima ĩyo, rĩu ningĩ, agĩtuĩke wa gũthondeka tondũ arĩ na ũgĩ, naũmenye wa wĩra ũcio araruta

Gũkũ nĩ bengi, yũyĩkaine ta KCB, rĩu maita maingĩ ũngĩona mũndũ ũroka gũkũ rĩ, nĩ mũndũ ũhingũrĩte akaunti yake, ĩkũrĩa akĩigaga kamũthitho gake, rĩu nĩagĩokaga kuo akaiga, kuna ningĩ angĩenda gũkĩruta rĩ, noegũka kuo, arute mbeca iria ekwenda, nĩgetha athiĩ na mbere na kwonjorithia, ningĩ hĩndĩrĩa angĩbatara mbeca nyingaingĩ rĩ, nogũka gũkũ bengi, aranĩrie nao, akĩmere ũrĩa akwenda, nao makĩmwĩre kũringana na mbeca iria aigĩte rĩ, no aheyo kĩgĩna kĩgana ũna kĩa mbeca, iria hihi angĩkorwo arenda kũhũra biacara yake nacio, na nĩguo imũteithie, kuuma hau, agakĩrĩhaga tũnini tũnini, rĩu bengi nĩ njega mũno, tondũ nĩ wĩigagĩra kamũthitho, no ngĩbatara mbeca nyingaingĩ rĩ, nĩ magũkombithagia nawe ũgakĩrĩha ũtegũcererwo.

ici nĩ coda mĩthemba ngũrani, kaingĩ mũndũ nĩ acihũthagĩra rĩrĩa arĩngĩ arĩ thabarĩ-inĩ, kana angĩkorwo arutĩte wĩra mũrĩtũ ũkanoga, ũgakĩgwa kũnyota , nĩendaga kũnyua gacoda karĩa kangĩmũninĩra nyota wake, rĩu niĩ kaingĩ rĩrĩa ngũigwa kũnyota, kana ndĩthabarĩ-inĩ rĩ, nĩthuraga gacoda karĩa kangĩnyotora weega, rĩu ngagĩkagũra, ngakĩnyuaga kanini kanini, tondũ nĩ gateithagia mũndũ kũnyotoka naihenya, na ningĩ ũngĩkorwo mũndũ e mũnogu mũno gacukari kau karĩ gacoda-inĩ rĩ, nĩ gatũmaga we wĩgwe wagĩa nahinya mwerũ, nokahota gũthiĩ na mbere na thabarĩ, kana na kawĩra karĩa kũrutaga.

Rũrũ nĩ rũhonge rwa ũthuthuria gũkũ bũrũri-inĩ, narĩu ũngĩona mũndũ ũyũ ũguo, nĩ kũheyanĩtwo marĩtwa make hau, na nonginya gũkorwo atĩ, nĩarekwo ũthuthuria, nĩ ũndũ wa mahĩtia hihi angĩkorwo ekĩte, marĩa mandĩkitwo haha, na rĩu arĩkia gwĩkwo ũthũthũria rĩ, angĩkĩnyitĩkana ena mahĩtia nĩ egũtuĩrwo, ona ningĩ nĩekũhũrwo baĩni, ningĩ angĩgĩtuĩrio, kana athuthurio, onekana gũtiri mahĩtia ekĩte, no kũrekererio ekũrekererio nĩgetha agĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake, kaingĩ rĩrĩa mũndũ anyitwo, nonginya gwĩkwo ũthuthuri mũkinyanĩru, nĩgetha amenyekane kana nĩma hihi nĩ ekĩte ũndũ ũcio, kana caa, nĩgetha akĩmenyeke ũhoro ũrĩa ũgũthiĩ na mbere harĩwe, kũringana na kana nĩahĩtĩtie, kana ndahĩtĩtie.

Ũyũ nĩ kuonania atĩ harĩ ũndũ wa bata mararĩrĩria na nĩharĩ mũndũ ũrathoma kĩndũ. Rĩu ũrĩa ũrakĩmũthomithia-rĩ, agakĩmũtarĩria wega na kinyi nĩgetha anyite ũhoro ũrĩa arakĩmwĩra. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, arĩkia kũnyita wega nĩekwĩgwatĩra ũmenyo ona ũgĩ wegemainie na kĩrĩa aragĩthomithio, na ũndũ ũcio nĩũgũtuĩka wa kũmũteithĩrĩria mĩrutĩre-inĩ yake ya wĩra, rĩu ningĩ akĩyonere umitho kũhĩtũkĩra gĩthomo kĩrĩa egũkorwo athomete, na nĩegũtuĩka wa gũgĩteithĩka na njĩra njega mũno.

Gũkũ nĩ thoko na nĩ kũrendio indo cia mĩhĩrĩga mĩingĩ ona cia mĩthemba mĩingĩ, indo thaka mũno. Rĩu hena mwendia ona mũgũri, na rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atua kũgũra indo hau-rĩ, nĩathiaga agagĩthura kĩndũ kĩrĩa ekwenda, kana kĩrĩa gĩkũmũkenia, ona kĩramũgucĩrĩria, agakĩũria thogora. Nake mwendia arĩ haha gũkĩmwĩra thogora na ningĩ amũtarĩrie bata wa gũkorwo akĩgũra kĩndũ kĩu. Rĩu ũkoraga atĩ mũgũri ona rĩmwe ndauma na bata mũno-ĩ, no ũrĩa mwendia amũringĩrĩria-rĩ, amwonia bata-rĩ, ũkoraga ona nĩagũrire. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekwendia indo ciake-rĩ, nĩwega agacigathagĩrĩria na njĩra njega, ona akagucĩrĩria agũri aingĩ na akamenderia na thogora mwega ona mũbacĩrĩre, nake agakĩyonera ũboco wake ona umithio wĩra-inĩ wake.

Kwĩna mĩrimũ mĩingĩ ĩngĩhota kũrigĩrĩrio gĩcigo-inĩ gitũ. Mĩrimũ ta cukari na ũhoro wa kũhaica gwa thakame nĩ ĩmwe ya ĩrĩa ĩngĩgirĩrĩrio mũno makĩria. Rĩu andũ nĩ makĩagĩrĩirwo gũikara makĩririkanagio ũhoro wa mĩrĩĩre mĩega. Rĩu ningĩ ũhoro wa gũikara mũndũ akĩnogoraga ciĩga ciake cia mwĩrĩ. To ũguo wiki, ona ningĩ mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũikara agĩthiaga gũthũrimwo, nĩgetha agaikaraga akĩmenyaga ũgima wake wa mwĩrĩ ũikaire atĩa. Na ũhoro ũcio no ũtũme andũ makaaga kũnyitwo nĩ mĩrimũ o ũguo tondũ nĩ makũhota gũikara na mĩikarĩre mĩega, mĩrĩĩre mĩega, kũnogora mwĩrĩ na makĩria gũikaraga mũndũ agĩthiaga gũthũrimwo mahinda kwa mahinda.